Ore ekaunt nashumieki iropiyiani naa nchere, eedim aitau iropiyiani pooki Kata niyieu. Kake ore akaunt naikeno naa miidim aitayu iropiyiani pooki Kata, neeku kekishumaki iropiyiani inono nitumoki aitaasa enapa bae niyieu nintaas tenkata apa niyieu, ore sii ekaunt naikeno naa keeta ninye interest keponari inaduo pisai inonok, egira aashuma tenaduo bengi.

Ore sipitali sapuk na keshoru imbaa sidain kumok. Ore ninye enedukuya naa njere, keng'as ninye aisho iltung'anak lina murua, nafasini o siatin. kekumok iltung'anak oigeri te sipitali, enaa ilaasak loonkaik. Ore eniare, kitasapuk olduka teinewueji natii sipitali. Amu etumi iltung'anak oponu aamirisho, oomiraki iladuo tung'anak orip iltamoyia, nemir sii intokiting' nayakini iladuo tamoyia. Ore eneuni, naa ore nye irbarabarani oopuo enaduo sipitali, na kitalala sirkali, nitoki si aisho biashara laduo tung'anak ooya iltamoyia ena sipitali.

Meesapuk entumoto o sipitalini temurua. Ah njere, ore sipitalini natumi, naa kuna kunyinyik naaji dispensary. Ore enaduo dispensary ,na ninye errikinyo iladuo tung'anak lemurua nabo. Nelelek ninye ah ijojo kipuo, nemetii orkitarri teina olong'. Neitoki aaku, metii irkeek. Neeku ilo enaduo sipitali, nikintokini airriwaa olduka shomo nyang'aki keon aladuo shani. Nitoki aaku, ore sipitali sapuk natii ebaare, na kegol naleng' amu sipitalini oloopeny.

Ee. Kaitapash account ebiashara,o account ai makeon. Amu, ore account ebiashara, na kapik impisai ebiashara amu imasaa ebiashara naa ainyang'unye. Ore naa account ai makeon, na iropiyiani naitaas esiai e makeon, ninye nai apik account ai e makeon. Na ore ene biashara, nimintushul naa amu iinyal impisai ebiashara, aitaas enaduo bae nimifaa duo pe intaas.

Ore ebae edukuya, nasarunye isipitalini kutitik imbaa natii batisho, naa eng'as ninche aitau ilturrurri oiteng'enisho, oiteng'en iltung'anak le murua tonaduo mbaa ebatisho. Pe, etum sinche kulo tung'anak airrirra ate tokuna baa.

Ore enkoitoi edukuya naishoru metonyorra iltung'anak isipitalini sapukin na njere, ore isipitalini sapukin, na keeta ildakitarini oata enkisuma eshumata. Ore ena, nisho oltamoyiai minoto enkirukoto, ajo ore entoki naasita oladuo dakitari, na entoki nayiolo sinye makeon. Nelo ninye, nishiunye oladuo tamoyiai, ele siligi otipika oladuo dakitari. Ore si enkae eare, ore isipitalini sapukin, na keeta irkeek lo nkoitoi pookin arashu lo moyiaritin pookin.

Ore enyamali edukuya na njere, elelek etum oltung'ani esimu teboo teleleki oleng'. Nejo oshiake ilashumpa, ore entoki nalelek, na ninye nagol oleng'. Ah kelelek einyala asieki. Neeku asidai ake teninyang'u esimu, nilo aladuo duka le naduo simu, ata egol, nitum nake ninye esimu naishaakino duo pe itum.

Ore ewueji naatumieki nkopisini e SHA te Kenya, naa ketumieki e nkopis natii Buruburu, netumieki enkopis natii Isilii netumieki sii sipitali sapuk e Kenyatta.

Ilainyang'ak ilainyang'ak ilainyang'ak lainei, amirita isinkirr, namirita tebei nalelek oleng'. Tinyiku mairoro, maishoo isinkirr sidain naleng'. Ore kulo sinkirr lainei, neton ah kerropil naleng'.